Nĩhandĩte mĩciri mũciĩ gwaka ĩĩ na ũhoro wa thoko ya miciri tha ici nĩ: Thoko ya mĩciri nĩ yaagĩrĩre mũno gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri na andũ aingĩ guku bũrũri-inĩ nimamenyete mĩciri nĩ mĩega ĩgĩtũmĩka tarĩ irio. Nĩ ĩkoragwo na vitamins nyingĩ mũno na kwoguo nĩ ĩragũrwo nĩ andũ aingĩ. Ningĩ nĩ ĩragũrwo wega macukuru-inĩ ona mathibitarĩ-inĩ na koguo thogora wayo ũgakorwo wĩ igũrũ na thogora mwega. Na ĩgakorwo ĩĩ baita njega rĩrĩa mũrĩmi akũrĩma mĩciri. Harĩ niĩ nĩnyonete hena ũndũ wa baita mũno na nĩ ndĩrakenerera ũrĩmi ũyũ wa mĩciri.

Wagi wa mbura nĩũhutagia mogarũrũku ma thogora wa indo cia ũrĩmi-thoko-inĩ na njĩra nene mũno. Wambere kũngĩgĩa na ũnyihu wa mbura, indo nyingĩ itihotaga gũkũra thoko-inĩ, na kuoguoa arĩmi nĩmahotaga gũtũmĩra maĩ marĩa magakorwo makĩrĩhĩrwo na mbei ĩ igũrũ, ona ningĩ ũruti wa irio ũgakorwo wĩ mũnini mũno na koguo indo thoko-inĩ cianyiha na ciauma na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, igakorwo ikĩendeka goro mũno, mbei ya indo icio thoko-inĩ ĩgakorwo ĩ igũrũ mũno na kuoguo indo cigakorwo itiragũrĩka nĩũndũ wa mbei gũthiĩ igũrũ mũno.

Ũhoro wa ũgarũrũku ũmwe ndekire nĩguo ũnyiha nyihie ũhũthĩri wa thitima, nĩkũhũthĩra solar, nĩndekĩrire solar, nĩgetha ĩtuĩke ya gũtũmĩka mũciĩ, na nĩgetha hote kũhũthia ũtũmĩri wa thitima. Ũndũ ũrĩa watũmĩre njĩke ũguo, nĩ tondũ mbei ya thitima nĩyathire igũrũ mũno. Na atĩ, tondũ thitima nĩ ĩratũmĩka mũno, na koguo ngĩona nĩ wega tondũ solar ikoragwo ĩkĩheyanwo bũrĩ, kuuma, kwĩ riũa, nĩwega ngorwo ngĩmĩtũmĩra, nĩgetha ndige kũrĩha mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa ndĩrarĩha thitima. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ndũmagĩra biogas ĩrĩa yumanaga na mahiũ. Ĩthondekagwo na gũtũmĩra kĩoro kĩa ng'ombe, nakuo nĩkwanyinyanyihirie matũmĩri ma thitima, na njĩra nene mũno tondũ ona biogas o ĩyo...

Nĩ ngumo ĩrĩkũ njega ciendekaga harĩ mũndũ wa kũruta wĩra wa gũteithĩrĩria andũ nyũmba-inĩ cia kũnyuanĩra. Ngumo ĩmwe yendekanaga nĩ mũndũ mũkeni nĩgetha rĩrĩa ekwenderia customer aya a nyũmba cia kũnyuanĩra agakorwo ee mũndũ mũkeni na arenda kũmenderia, nĩgetha makagũra mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ mendaga mũndũ mwĩhokeku, nĩ kwendekaga mũndũ mwĩhokeku, nĩgetha customer aya rĩrĩa moka nyũmba-inĩ cia kũnyuanĩra ndakamahenie na akamahe mbei ĩrĩa ĩrĩ yo. Ũndũ ũngĩ nĩ kwendekaga mũndũ ũronekana ena ngoro njega, nĩgetha ona o customer aya makahota gũkorwo makĩgũra mũno na magakorwo magĩũka hau kaingĩ na kaingĩ matagũtĩra.